Maendi en tich mar pur, to en pur mar alot mar kabej. Kaendi inene kopidhe mang'eny e puodho, tiendeni opidhe ni yore mag ohala. Kaka ng'ato nyalo timo tijni en ni ikawo puothi tipuro. Kisepuro maber, ma iloso lowo ma obedo mayom, tinyiewo kodhi . Bang' nyiewo kodhi, tiriro ndalo ma koth chwe. Kata, inyalo ka in gi pi machiegni, tinyalo olo pi e puodho ,kiseolo malowo obedo gi pi maber. tipidho kodhi e lain maber mochimore tir. Kisepidho kodhi, tiumo gi lowo. Sama koro osechako dongo ka alot pod tindo, igonegi yath kendo iketo negi mbolea mowinjore. Kisetimo kamano ting'iyo ni ndalo machieng' rieny, tiolo ne alot pi, gokinyi kendo godhiambo. Doyo be idoye mondo kik puodho yugno. Kitimo kamano, tirito ma bang' ndalo kata dweche matin to alot kosebedo ,tinyalo golo, inyalo chamo gi jogweng'u kata bende inyalo uso iyud ohala.

Kaendi en puro mar ohoho, nitiere nge'yo kata gige tich maduarore eka mondipur gima iluongoni hohoni, kaendi dwarore ni mondinge' ni hoho kawo ndalo maromo nade e puotho to kendo ere kaka onego bed no opithe eka odong' maber, kopogore gi mano bende dwaroreni inge' ni yath mane ma onigo bed ni itiyo godo e thietho tuoche ma debed ni mako gima ipithoni, omiyo onigo inge'ni bang' kinde maromo nade monigobed ni igonegi yath kendo monigo bed ni iketonegi mbolea bende dwarore ni inge'ni gidwaro pi maromo nade mondo kik gikethre e puotho, omiyo mago dutote ka ingi'yo to inyalo pitho ohohoni ma ochiegni maber ma okelni ohala.

E piny masani, ji mangeny ahinya ahinya to joma odak e bombe madongo orwako dwaro mar omenda e thuolo maringo e seche pirariyo kod angwen e odiochieng', omiyo iyudoni nga'to tiyo odiochieng' gotieno maonge' yweyo, maendi oken gimaber, gimomiyo ok ober okelo rochni e lot e kind johot, rochni mokelo en ni jinyalo chuanyore kobedo ni janyuol onge machiegni gi nyithinde koro nyithinde okonge'yo kata kaka dongo' kendo kata timbegi bende okobedi mondo opuonjgi gik moko kagi dongo, omiyo ok gidong e yo makare, omiyo kuom mano wach mar tich mar duaro mar omenda e thuolo maringo e seche piyero ariyo gi ange'wen odiochieng' ok ber kendo onego bed ni nga'to kawe thuolo matin monyalo bedo gi joot ma ogogodo mbaka kata gi wuo gi lar re ka gineno gimathi mbele e kindgi owuon.

Gimatimore kae en ni ng'ani nie puodho, to en e puodho, puodhoni chalo puodho mar oduma. En puodho ma opidhie oduma. Koro odumagi bende osedongo ma osechopo kama onego obed ni idoye. Koro nyalo bedo ni ng'ani nie puodho mar doyo. Kendo king'iyo wuoche ma orwako, to otimo chwodho ahinya. Manyiso ni koth osebedo kachwe kendo odumagi yudo pi maromore makare ,emomiyo king'iyogi tineno ka gidongo ka gin maber kendo gionge tuoche kata ok gituwo bende. Omiyo koro kama gichopoeni dwarore mana ni odogi. Bende king'iyo piny bende maber, tineno gik machalo kaka oganda bende ka ti . Koro chalo ni ne opidho oganda bende ei oduma mabende oseti. Koro mondo odo, nyaka wene oganda thuolo madong matin ma nyalo nenore maber sa doyo, ek aidoyo kanyakla gi oduma dichiel.

Gimamiyo yore kod kit oganda Kisumu bedo mopogore gi bombe mamokomag Kenya en ni, jomodak Kisumu gi joluo. To ng'eny ne joluo ong'e kod nyadhi gi sunga. Omiyo iyudo ni joma odak Kisumu nikech giherore ahinya kendo gihero nyadhi gin gik mabeyo, iyudo ni kamagidakie olos maber kendi bech gik moko ni malo matin. Gimomiyo mano en ni nikech gihero gik ma dwarore ni ochal ni ohingo meke jomoko kata obedo ni chal. Omiyo mano emomiyo, ng'eny ji neno ga ni boma ma Kisumu opogore ahinya gi bombe mamoko.

Gima timore kae en ni idwa pidh rabolo. To rabolo kipidho wang'eyo ni ipidho rabolo kama ng'ich. To kama kidwa pidhe, gimikwongo itimo en ni ikunyo bugo. Bang' kunyo bugo tidhi omo kothi mar rabolo mane iseiko maber. Kise omo, inyalo keto mbolea e bugo no. Kata kise kunye akunya bende inyalo ket kothi mar rabolo no. Bang' keto to ibiro olo low e tiend rabolo ma ipidho no. Kiolo lo maber ma ok iumo rabolo no te. Bang' olo ne low maber tinyalo olo ne pi bang'e. Kise olo ne pi tinyalo we odongo adongo. Rabolo en gima kosepidhi dichiel to ok ochuno ni nyaka doye kaka cham mamoko idoyo gande bang' thuolo moro. Rabolo kisepidho inyalo weyo aweya todongo adonga nyaka ochiegi ma ogolni rabolo.

Chiemo ma waneno kae ni iluong'o ni mapera. Mapera en kaka olemo. To en olemo ma ok pidhi. Ng'enyne oja ti mana kende. Nitie mapera ma yie rachar. Iluongo ni rachar. To gi moro ma yie rakwar rakwar, To ji ohero gi ahinya. Iyudo ni egwenge, nitiere ndalo ma mapera chiek ahinya kendo ji chamo mapera ma nyithindo ohero mapera pono mapera kamoro amora to chamo. Chiemo ni nikech en kaka olemo, ji mang'eny ohere. Kendo seche moko e bombe, iyudo kata ni iuse. Jomoko use ni nimar nitie jomodak e bombe kama ok onyal tiye. Tonikech omit kendo ji ohere ahinya to koro iuso ne jomakamago kendo gin be giyude kendo gichame. Mapera en olemo mamit ahinya.

Maendi en tich mar pur. Kaendi aneno tinga kendo aneno puodho. Koro gima biro e pacha en puro gi tinga. King'iyo puodho mipuro ni chalo ni ne opidhe niang'. Omiyo sama osegol ga niang', mondo igol tiend niang' te e lowo ma koro ok ochak oti kendo ma ibed ni inyalo pidho gima chielo e puodho no, dwarore ni ipuro gi tinga kasto goloni te kendo puro ka weni puodho mayom. Puro gi tinga ber ahinya ahinya ahinya to ka in gi puodho maduong'. Ka in gi puodho maduong', puro gi dhok kata gi lwedo nyalo bedo matek. Omiyo dwarore ni iluongo ja tinga to puro nigo mayom kendo nyalo yoro ni go kata ne po ni ok opurore mayom mokuongo. Omiyo, tinga konyo ahinya kendo en gima ber ahinya e pur. Kendo opuro piyo moloyo kaka puro gi dhok kata puro gi lwedo nyalo timo.

Maendi en ohala mar rech. Ohala mar rech en ohala maber ahinya kendo ma osekonyo ji mang'eny. Ahinya ahinya to jogo modak e tie nam kuma inyalo lupie. Ohala mar rech ber nimar mokwongo inyalo chamo rech go. Iyudo ni sama idhi e nam miselupo miyudo rech inyalo kelo titedo to ichamo gi jo odi. Mano ohala mokwongo. Mopogore gi mano bende inyalo dhi lupo bang' lupo kiyudo rech mange'ny maber ti nyalo dhi ti uso e chiro. Sama idhi mi use todhi yudo ohala. Kendo idhi yudo omuom malong'o. Omiyo omuom no inyalo tiyogo e timo gimoro machielo. Omiyo ohala mar rech ni ober ni mar mokuongo omiyo ija uso iyudo omuom bende inyalo chame. To kopogore gi mano bende jogo ma ok odak machiegni gi nam kata kama pi nitiere minyal lupe bende nyalo chamo rech kokadho kuom uso mar rech.

Kaendi aneno ka iluoko rech. Tijni en tich loso rech obed maler. Iyudo ni rech nigi tich matek ahinya. Kose dhi e pi ma ose lu rech mimako rech madongo kata matindo. Moro amora to nyaka ilose. To ok ji mang'eny mong'eyo loso rech. Mokwongo nyaka ichwere maler modong' maler mapoth mayom. Bang' chwere to igolo gige nya iye. Igolo nya yi rech ma ok cham. Nitiere nya yi rech maricho. Mamiyo rech nyalo kethore bende piyo. Omiyo igole. Bang' gole to koro iluoke kendo ilawe gi pi maler ding'eny ma obed maber maler. Bang' mano to koro inyalo use kamano. Kata jomoko bende kwongo thole e mo. Kose thole e mo eka use. Tij rech ni ok ji mang'eny ma ong'eye. To ng'enyne mana ji modak e tie pi kama itime lupo ema ong'eye. To kata kamano bende joma odak mabor gi pi bende nyalo puonjore ma ng'e time.

Kaendi ma pur mar rabolo. Rabolo kaka newasewacho wang'eyo ni rabolo pur ne ok tek. Dwarore mana ni ikunyo low. Kisekunyo low, tikaw kothi mar rabolo mane idwaro pidho to iketo e low no kaeto bang'e iumo maber to ok ium te. Kaeto iweyo aweya to rabondi dongo ma chiegi mategno. Koro kosetegno kaendi ineno ka oume gi ogunia ka moko osechako chiek. Gima omiyo iume, iume mondo nikech sama otegno cha nitiere winyo bende madwaro ni ochame. Seche moko gidak kuma lee kaka ong'er nitiere, ong'er nyalo fwenyo puothi mar rabolo macham te. Omiyo sama rabondi osechako tegno, kidwa ni ochieg e puodho, to inyalo ume gi ogunia. Kise ume to koro iweyo aweya motedgo kaeto ilime bang. kinde matin. Kiselime bang. ndalo ka ndalo ting. iyo kosechiek titong.e igole oko koro idhi kode ot.

Gini yudore e aluora wa. To ng'enyne oyudore mana gi joma timo tij sitima. Nimar ipimo kode sitima. Omiyo joma ong'eyo tiyo kode ahinya ahinya gin joma ong'eyo kaka sitima tiyo kata jogo mosomo tich mar sitima. Bende inyalo yude e sikunde ka itiyokode e puonjo nyithindo gima otimo, kaka onego ti kode, kendo sa ma onego tiye kode. Omiyo en gima nigi nengo ahinya kendo gima itiyogodo e nyiso ji kaka inyalo pimo tie mar sitima nikech ing'eyo ni sitima en gima nyalo hinyo ji ahinya. Omiyo seche duto te nyaka ji obed motang' katiyo gi sitima.

Kenya ka wan gi taonde mang'eny ahinya. Taonde gi dhi romo piero angwen kod abiriyo. Achiel kuom taonde gi en taon maduong' mar Nairobi. Taon no ene kama piny owacho nitiere kendo kama ohala mang'eny itime. En taon maduong' moloyo taonde duto e piny mar Kenya. Kopogore gi mano, nitiere Kisumu. Kisumu bende duong' kendo bende oting'o jo moa kwonde mopogore opogore. Koro en bende en taon maduong'. Kopogore gi mano, nitiere Mombasa mani but nam chumbi. Mano bende en taon maduong' kendo kama ji ohero dhiye ahinya ka dhi go abal a pi nam chumbi kendo ka ji yweyo. Kopogore gi mano nitiere moko kaka Kisii, Nakuru, Siaya, Homa Bay, Migori, Eldoret e kind mamoko.

Ma endi en tich mar pur. To en pur mar rabolo. Tijni ni gi neng'o maduong' ahinya e aluorawa. Achiel kuom nengo ma en go en ni okelo omuom. To okelo omuom kokadho kuom uso. Omiyo sama japur osepidho rabolo ma otegno maber ka depo ni opidhogi mang'eny kata e puodho maduong', onyalo luongo jonyiewo to biro to kaw. Kose uso gi, odhi yudo omuom kendo maber ahinya. Kopogore gi mano bende, inyalo pidhe kata mana e puodho matin. Ipidhe apidha matin. Sama ipidho matin no to matin no kochiek maber tinyalo tiyogodo mana e pidho oganda ni. Omiyo bende en chiemo. Okonyo ji mang'eny. Iyudo ni ji mang'eny e oganda luo kata oganda moko, ohero rabolo ahinya. Inyalo chame kochiek kata bende ka pok ochiek inyalo tede. Kisetede tinyalo chame. En chiemo maber ahinya kendo konyo e gero del.

Ka atiyo e kambi mar pi to nitiere ja uso ma ogoyo simo ni nitiere chochni moro e hotogoro mar pi, gima anyalo nyise kata kaka anyalo lerone mondo pi oduogi en ni anyalo nyise ni mondo obed ni en gi chandruok mar pi nyaka bed ni pok ochulo omuom monego bed ni ochulo bang' dwe ka dwe. Omiyo gimanyalo nyise mokwongo en ni kapo ni pok ochudo to otim chudo kaka otimo ga bang' dwe ka dwe. Kosetimo mano to abro nyise ni orit bang' kinde marom nade kaeto pi biro duogo aduoga. Ka depo ni osechudo to pod pi onge to anyalo nyise ni owe o or ne ng'ato mondo odhi ongi kadipo ni nitiere chandruok e hotogoro mare mar pi.

Gima biro e pacha kaneno jogi en jolweny mar piny. Ng'enyne nitiere ndalo ma ikawo ji. Joma oyie kendo joma dwaro ni mondo odhi okony e rito piny margi. Omiyo iyiero ga ji kasto ikonyo ji timo tizi kendo ipuonjogi kaka onego bed ni gihikre ne tijno. Omiya kaneno jogi kama, rowere ka ochung' kama, gima biro e pacha en lweny to ng'enyne ok enlweny e yo marach. En lweny mar rito piny ma odakie.

Gima biro e pacha ka aneno gini mokwongo maendi en lain mar simo. Lain ni isoye e simbi. Kisenyiew simbi to inyiew line bende tisoye e simbi. Kisesoye e simbi tinyalo tiyokode e timo gik mopogore opogore. Mokwongo inyalo tiyokode e gocho kendo gi tudruok gi ji maikuonde ma opogore opogore. Kopogore gi mano bende inyalo tiyokode e oro ote machuok. Sama ikete e simbi inyalo oro ne ng'at machielo bende man gi sime kod lain to in gi namba gi inyalo orone ote machuok ma oyudi. Kopogore gi mano bende, inyalo tiyokode e kano pesa kata oro pesa kata mana yudo pesa ko o or ni. Omiyo tije ng'eny. Inyalo kano pesani, maonge gomoro mok gimoro amora. Sama ikano pesani e laindi, en maber kendo onge ng'ama nya yude e yo mayot.

Gima biro e pacha kaneno tijni en kony mar ne joma oganda. Kaendi en kama ji dhiye mondo oyud kony sama dibed ni ng'ato ok ni maber kiparo. Ka ng'ato wiye ok ni maber ahinya. Iyudo ni jomoko obedo ga matuo ma tuo otemo chapo wiye matin. Gimonyalo timo inyalo tere kama kama kaka rehabilitation center kama ibiro konye gi thieth mowinjore ma odok makare. Seche moko bende jomoko kaka rawere matindo ohero tiyo gi yedhe ma ok owinjore. Omiyo sama gisetiyogodo to inyal ter gi kaendi ka ikonyo gi bende kendo ipuonjogi kijiwogi weyo kikonyogi mondo gi we tiyo gi yethe ahinya aina go. Omiyo maendi en gima ber kendo gima osekonyo aluora kendo komedo konyo oganga kata nyaka gisani.

Ka in e matoka to jaduong' moro dwaro mondo omak kom ne wuode e matoka kanyo kaka inyalo konye en niya. Inyalo nyise ni mondo omak kom no ma ng'ato ok obede. To onyalo chulo pesa chuth. Onyalo chudo ne kom no kowacho niya an gi wuoda moro ma adwaro ni amak ne kom ni to nikech pok ochopo koro achudo mondo kik ng'ato bede komni. Koro kikonye mosetimo kamano to mano dhi bedo mayot nimar onge ng'ama dhi larore kendo kendo madhidwaro bedo e komni nimar ose chule. Tobedo ni osechule no, mano kende e ma dwarore.

Ker mokwongo ahinya mar Kenya ne en Jomo Kenyatta. To Jomo Kenyatta ni nobedo e kom mar ker mar thuolo maduong' ahinya ndalo chien kono kane koka Kenya oyudo uhuru mare ne gitimo yiero to bang' jogo timo yiero ne gineno ni ng'ama ber gi bedo ker e ndalono ne en Mzee Jomo Kenyatta. Omiyo noyie bedo ker kendo nobedo ker kuom thuolo mang'eny. Deye wa kata jomachon manitiere wacho ni ne en ker maber kendo ne otemo konyo jo Kenya ka ne ochiwo gik majidwaro kendo owinjo yuak ji.

Maendi kaneno tijni maber en tich mar golo remo. En tich manigi nengo ahinya e aluora wa nimar kosegol remo to remo no konyo jotuo kendo joma rembgi odok piny kata joma hinyore e osiptende. Omiyo ichiwo ga ji thoth ne mondo kopo ni in maber kendo inyalo golo remo matin bang' kinde ka kinde to inyalo dhi e osiptal machiegni kodi to igolo remo matin. Nimar golo remono konyo jomoko ma samoro oyudo hinyruok kendo owito remo mang'eny ahinya to koro kama inyalo golne gi remo mar aswagi mipyo onge. Omiyo sama idhi migolo remo to remo no nyalo konyo ng'ato mani e kind akuru gi asumbi to mano en gima ber e aluora wa kendo nyiso achiel e kindwa kaka jodak.

Ndalo machon ji ne wuotho awuotha ka idwa dhi kamoro tichaka chaka wuoth gi tiendi achiel kachiel michop kama idhiye. To bang' kinde kata thuolo moro malach ne ji ochako loso gik moko kaka ndinga, apiko to kod gari mek matatu ma ji nyalo idho. Omiyo apiko kata gar i mar matatu osekonyo ji kuom kinde malach ahinya. Ma kang'ato dwa dhi kamoro mabor to i idho to ichulo mana omenda mor matin. Bange to ibiro teri kama idhiye mapiyo piyo. Omiyo osekonyo ahinya ka ji nyalo dhi wuoth mapiyo kendo duogo mapiyo. Osebedo gima ber ahinya. Kata obedo ni seche moko to ng'ikruok nyalo yudore e yo kata ma ajali mar apaya timore. To mago gin mana gik ma timore dichiel ka dichiel. Ok en gik matimore pile. Omiyo kata kamano ji ohero idho gari mar matatu kod apiko mondo oteri kuonde mopogore opogore. Ahinya ahinya to jogo ma onge gi geche gi meke gi owuon.

Doho machiegnini nyocha ong'ado oko chudo manyien mar mbalariany. Wachni dhi hinyo, kendo dhi chando jopuonjre mang'eny ahinya, to kaka odhi chandogi en ni nitiere ng'eny jopuonjre maonge gi nyalo, kendo ma konygi yande a mana kuom sirikal kendo gi chudo mane giyudo kuom sirikal. Omiyo sama doho ong'ado oko chudo manyien mar mbalariany, to kendo iyudo ni pesa michulo e mbalariany ng'eny ahinya. Ji mang'eny madhi hinyore. Nitiere nyithi kiye ma onge kama nyalo yude kendo onge ng'ama nyalo konyogi ma kuma gigole kata gino ma gin go en mana chudo mar mbalariany gi sirikal. Omiyo sama ogole kamano, to bedo negi matek. Giminyalo tim mondo okony jopuonjre aina go, inyalo ng'inegi yo moro mar chudo kopogore kokdwar, koponi mane itiyo go chon ok ber. Inyalo ket yo machielo kendo mar chudo mar mbalariany, mondo ji te ,obed joma odhier kata joma nigo, osom maromre.

E picha ni gik makelo mor en ndege ma ochung' kae. Aneno ka ndege ni ochung' e wi pi. Ji mang'eny ahinya ohero dago ngima mamalo. Ngima ma ng'ato odak maber kama owinje maber monyalo yudo gimoro amora modwaro. Sa asaya modwaro. Omiyo ka ng'ato nyalo idho ndege kendo ma opi kamoro amora modwaro kata onyalo idho ndege sa asaya modwa dhi kamoro. Tomani gimakelo mor ahinya. Nitiere yore mang'eny meke dhi kamoro kata meke dhi wuoth. Ng'ato nyalo tiyo gi gari nitiere matatu mang'eny kata bende ka ngato dhi kamachiegni tonyalo tiyo gapiko. To sama ng'ato nyalo tiyo gi ndege mano kelo mor ahinya e kendo kelo sigu ahinya e kind jomoko e oganda gi jomoko. Iyudo ni nitie joma nigodo mang'eny hohingo jomoko. Omiyo kaka jok manigi ngede mago jok mawinjo maber kendo pesa ma gin go kata mwandu magingo kelonegi mor mang'eny ahinya.

Maendi iluongo ni nyanya . Nyanya nikod nengo mang'eny ahinya e alworawa. Mokwongo, iyudo ni ji pure mang'eny ahinya, to kendo en gi ndalone ma ochieke maber. Omiyo en gi nengo ahinya gimomiyo en gi nengo maduong' ahinya en ni mokwongo, iuse to ok use ausa e chirni wa ,mani machiegni kodwa kende, iuse nyaka e pinje maok. Sama ipidhe mang'eny e puodho maduong',to inyalo yiero use nyaka ne pinje maoko. Sama iuse kamano ne pinje maoko, to idhi yudo nweng'o mang'eny ahinya. Omiyo mano ber. Kopogore gi mano bende, inyalo tiyo kode dala e kind ogandani, itiyo kode e tedo kata bende inyalo kata mana chame achama kosechiek maber. Omiyo en gimaber ahinya kendo chiemo maber ahinya ma ji ohero ahinya e oganda duto te, ok oganda luo kende.

E pinywa mar Kenya ka nitiere kuonde moyiedhi ma oketie le kata kod gik mamoko manyiso kitwa kod timbewa. Nitiere kuonde mopogore opogore e piny Kenya. Nitiere manie e boma maduong mar Nairobi ma iluongo ni Nairobi National Park. Kanyo kidhie tidhineno kit le ma opogore opogore, nitiere ngamia, nitiere simba, nitiere opuk. Kit lee moro amora mag bungu to gi mag dala. Mamoko mabeyo ahinya omiyo mago sama ng'ato ang'ata odhi neno to chulo pesa moro matin kendo bang' chulo to pesa no konyo e rito lee go. Kopogore gi mano bende nitiere Maasai Mara nitiere Tsavo. Gin kuonde mang'eny ma opogore ahinya. Kendo nitiere e kuonde duto te e piny mar Kenya ma ji nyalo dhi neno e le go kendo gigo manyiso kitwa kod timbe wa.

Ayie ni be tiyo gi kod mbui e yor somo kendo timo tij jopuonj omiyo jopuonjre mang'eny otieko tiegruok ka gi numu. Gimomiyo gitieko tiegruok ka ginumu numu en ni ok gikaw thuolo mar gi mondo gisom kendo giwinji gino ma japuonj opuonjo ma ka omi gi penjo to ginyalo duoko ma ok ging'iyo kamaoro. Omiyyo tiyo kod simiu mar mbui miyo gibedo mayom yom kendo manumu numu nikech ok ging'eyo gima gitimo. Ging'iya ang'iya duoko to gindiko ma ok gi somo kendo ok ging'eyo gima dhie mbele. Omiyo tiyo gi mbui oseketho ahinya somo e pinywa kendo sani jopuonjre tiyo gi mbui e yo marach ahinya mok owinjore. Ng'eny nyithindo masani tieko tiegruok ka ok ging'eyo kata gima ne gitimo makare to mano ok ber nikech nyiso ni tich ma gibiro dhi timo kagisewuok kuonde gi mag tiegruok ok dhi bedo maber kendo ok gidhi chiwo tich maler kaka dwarore.

Higa ni aseneno nyasi moro mar ruako ogudu e mbalariany. Kendo gima ne omora ahinya e nyasi no, en ni an bende ne an achiel kuom jogo maneruako ogudu e nyasi no. Nyasi mar ruako ogudu en nyasi makelo mor ahinya nikech kanyo jopuonjre oseyudo gima ne gidhi manyo e skul kendo gisetieko ma ging'eyo ni gikalo maber. Kendo gin gi chir mar wuok oko kendo dhi manyo tich kendo timo gino mane gisomo. Omiyo, kane atieko mbalariany kane aruako ogudu kendo nyasi ne nitiere ne amor ahinya makata sani pod amor ahinya. Nyasi no en nyasi maber kendo okelo mor e kind oganda. Kata jonyuol bende mane nitiere e nyasi no nemor ahinya kane gineno ni tich matek magisetiyo mar puonjo nyithindgi okelo nyak maber.